Wambere ndingiuga mbica cĩgacuragio kũrĩa gwa kũnyitithanĩrio. wakerĩ, ingiuga mũndũ ambe athuthurio biũ ta ũrĩa mũndũ athuthuragio akĩnyitwo, wakerĩ.

Wambere nĩkũroneka nĩ kũraurĩte na nagũgakorwo kwĩna rangi mwega. Wakerĩ irio ici nĩcironeka nĩcihũnĩte mbura mũrĩmi agacihe bataraitha, agacihe thumu gũkagĩa na rĩera rĩega.

Wa mbere abataire gũkorwo e na gĩbandĩ, wa kerĩ ndĩmwarĩrie na ndĩmũmĩrĩrie, wa gatatũ anjĩre igũrũ rĩa kothi ĩrĩa arenda gũthomera ndĩmwĩre wega wayo na ndĩmwonererie ũrĩa mawĩra mangĩoneka.

Ndĩciragia ũhoro wa mũndũ ũrenda gũte kiro kana mũndũ ũrarora igũrũ rĩa ũgima wake wa mwĩrĩ na mũndũ ũrenda kũigananĩria mwĩrĩ wake. Na wakerĩ mũndũ wĩrĩtwo nĩ ndagĩtarĩ arore igũrũ rĩa irio iria ararĩa.

Nĩũndũ wagĩrĩru wa indo icio, wa kerĩ nĩ tondũ wa harĩa ndutĩte indo icio, na wagatatũ nĩ tondũ wa kĩo kĩrĩa njĩkĩrĩire, nĩgetha nyone kĩndũ kĩna thogora mũnene.

Wambere, andũ makoretwo matarĩ a kũruta wĩra, tondũ taũni ĩna ĩna mĩeke mĩingĩ ya kũruta wĩra na tekinoronjĩ. Wa kerĩ, nenda-inĩ cigatũma andũ ma.

Ha haha mararĩrĩria igũrũ rĩa kũrorũo ũgima mwega wa mwĩrĩ. Aramũrora ũrĩa mĩkiha ĩhana na ararora ũhoro wa thakame ũrĩa ĩratherema thĩinĩ wa mwĩrĩ

Ũhoro waku mũgũri, mũthenya wa ũmũthĩ, tũramwenderia nguo iria cĩina cĩina thogora mwega, na iria ciũkĩte njerũ thĩinĩ wa thoko na iria na iria na iria ngora ciacio nĩ iria njega citirĩ na goro.

Wa mbere, kũrĩa tũragĩĩra mbembe ĩno, ĩroka ĩna goro. Wagatatũ, arĩa maratwenderia maratwenderia bei ya igũrũ. Wa kana, magoti ma bũrũri mathiĩte na igũrũ na ithuĩ no nginya twongerere, ĩgĩtukinyĩra, ĩratukinyĩra na goro.

Nĩndĩroneire ta yunivasĩtĩ ĩrĩa ya ĩtagwo Dedan Kĩmathi nĩmarahumbagwo thũmbĩ na kĩndũ kĩmwe kĩrangenirie, arutwo nĩmerirĩirie gũthoma na njĩra nene na kothi nditũ nditũ.No thĩna nĩ mĩeke ya mawĩra ĩgakorwo thĩ.No kĩrangenirie tondũ mũnini wa cukuru ĩyo aramomĩrĩirie igũrũ wa kũiga mawĩra mao.

Ũmũthĩ mohoro-inĩ igũrũ rĩa arimũ ndũnarehwo, no nĩ nĩmarehire, nĩmarehire ng'ano cia arimũ a natharĩ urĩa mahatĩkagwo na nĩo marutaga wĩra urĩa mũritũ wa kwara mũthingi wa ciana.

Bamĩrĩ nĩciagĩte gukorwo ciĩ hamwe na gũkaga gũkorwo na mĩario mĩega, andũ makaga kũmenyana tondũ andũ me cuguri inĩ ciao cia gwetha mbeca na andũ magakorwo ma marĩ kũraya, o mũndũ o mũndũ akahang'a igũrũ rĩa mũtũrĩre wake.